Ber mayudo kuom timo tijni en ni kikaw ikaw cham kati ikaw kodhi kati ikaw kodhi moro amora mar oduma mar obed gimachal nade ipidho to biro ti maber biro ti makare biro ti mayom. Kendo ti gi ok bi bedo gi chandruok nikech pur kipuro makare kipuro maber kipuro low maber to in gi thuolo mar yudo chiemo. Kendo ber mar puro kama kata ber mar loso puodho kama biro miyo iyud chiemo makare miyud chiemo maber kadiyud iyud yuto kuom gimi keto low kata kuom gimi pidho.